Ore enabae, naa easishoreki orekie loltinka aturishore. Sidai amu, itelelek esiai tolaturok. Ore si eniare naa keasisho tonkuti sai alang' enkaina oltung'ani. Ore eneuni, naa keidim si pooki tung'ani ataasishore amu, megol bei enye toltung'anak pookin.

Ore ena siai naa enturore olmushele. Keesi ena siai tenkaraki meetai aitoki tenkare nairaga kake olmushele ake. Eretu iltunganak peetum endaa, netum siininje iropiyiani eumu ena siai, tenkaraki emirata. Netum sii kulie isiatin tewoji netuturieki ele mushele.

Ibelekenye

Ore ena naa esiai nayauni enkare olchamba enkata nemetii olari, arashu iwojitin nemesha olari. Eretu ilaturok pee eun ilchambai lenye tenkata naishaakino, eretu sii peemelauni indaiki tenkaraki enkolong' sapuk.

Ore ena naa emirare wenkinyang'unoto ontare. Ore enasiai naa ene dupoto oleng, tenkaraki, ore pee inyang'u nilo amirie iropiyiani sidain oleng, nitum faida. Ore eniare naa, ore ena biashara eretu oltung'ani menoto mbegu sidai, ontare enyanak. Tenkaraki ore peinyang'u, netum esidai nelo apik ang', ai fuga peeku ene dupoto.

Ore naa enedukuya naliki oltung'ani oreshito olola lenye naa, kea erishata peebau. Amu, ore kulikae ola naa eimu enkoitoi emeli, naa ore emeli, eishu lapaitin waare arashu okuni pebau. Na ore si kulo olan na kumok oleng. Midim emeli atasioi tiatua enkare. Kifaa ake, neanyu oltung'ani olola lenye amu kebau terishata enye.

Ore REITs naa iltung'anak oibung'a aitobir e cycle enye. Nadupore ninche maate. Nishum ninche iropiyiani, arashu neshet inkajijik. Nemirakini iltung'anak. Ore dupoto edukuya naa, eret kulo tung'anak, tentaisere enye. Eniare naa, ore esiai eneishunye, neeta oltung'ani iropiyiani, te Sacco, pee itumia enkata nemeeta ninye nena ropiyaiani.

Ore ena naa paipai nemeeta afya. Meita. Ing'ura ibenek enyanak enkop. Eutu ajo egira atoyu. Nemeeta ngufu. Ore si mboga esukuma natii kando, meeta sininche ngufu. Ore entoki nayau enakias, naa esapuko enkare arashu emetii enkare netoyu ibenek. Ore eniare naa emoyian. Elelek ibung'a emoyian, arashu irkuru. Ore eneuni, elelek egira aorro paipai, sukuma ormoogo, aorro endaa tonkulukuok.

Ore ena, naa ilchanito obakieki emoyian e ukimwi. Ore ele shani, na kisaidia iltung'anak oota enamoyian pee ebakie ate. Ore esidano ekulo shanito, naa kisaidia naa kulo tung'anak, pemelioi ninche ajo eta ina moyian. Nepik si afya enye peeku sidai.

Ore kuna, naa nkaakuj. Ore nkaakuj, na keuni iltung'anak tolchambai lenye, ore peoku nekesuni, nitayuni. Neai aitobirie ninche iyogati, nitobirieki si kulie tokiting kumok naitaasieki isiaitin. Ore kuna tokiting neeta umuhimu amu, kemir oltung'ani netum iropiyiani.

Ore enasiai, naa ing'asa ainok enkima, nidip nipik irkeek metupuku olang'a. Ore eniare, nilo emparet, nilo ayau irpaek. Nintayarisha apik pamoja, peinteru apej. Ore peinteru apej, ore peoku, nipik naa bata, pee interu enyaata ekulo paek lopejo.

Ore ena, neramatare onkishu. Ore eramatare onkishu, neeta tipat oleng tenkaraki, ore iyata nkishu, nake milayu kule. Na imir kuna ale nitum iropiyiani. Ore eniare, imir sii enkiteng' kan, nitum iropiyiani niasishore, ainyang'ie endaa, arashu nirikie nkera inonok sukuul.

Ore imbaa naimayie agira aing'oru embaare naa, ore tesipitali kiti ang', nemeetae ildakitarini kumok oidim ni hudumia iltung'anak pookin, na kumok iltamoyia. Ore eniare, meetae si imashinini naitumiai peutu naa imoyiaritin pookin. Neeku, kilikini nilo aing'oru baare tai sipitali sapuk, naata mashinini.

Ore naa enaa irmaasai, keeta ninche irkeek lenye oitumia abakie ate. Na kashilaa ena adol anaa sidan oleng' amu, ore iltung'anak kumok na kitumia kulo shanito lormasai, na kisaidia ninche oleng'. Ore esidano nabo, ore ntankilen nemeeta uwezo natumie nkera, na ore ake peok kulo shanito lormasai, na ketum ninche nkera, nedol na sininche anaa sidai inabaare ormaasai. Ore eniare, meeta ninche gharama sapuk. Inkuti ropiyaiani ake intumia, nikinchori olchani nisupatu.

Ore ena nebaare wenkipimoto e pressure tosesen loltung'ani. Ore pelo nimoyu, na kekimpim ildakitarini pressure peyiolouni tenaa ketii sawa, tenaa ilepa, anaa etadoyie. Ekitilakini atabak, eyioloi ajo ira sawa te pressure. Na kisaidia pooking'ae peyiolou biotisho enye ajo sidai.

Ore ena, naa enkipimoto emoyian emaleria. Ore enelo nitamoyia, nining' osesen ajo mesidai, nilo sipitali. Keipimi aitumia enatoki. Neyiolouni tenaa iyata maleria, niteruni ebaare enye nikinchori irkeek loobak ena moyian.

Ore ena, neenkisuma eripare onkilani. Egira aipimaki ena selenkei enkila. Na ore enakisoma, na kesidai oleng amu, keipim nerip iltung'anak inkilani, napaasha osiruai.

Ore ena, naa clinic naishori inkera ilchanito, nekordi kulie, aibooyo moyiaritin enaa, enaa measles, okulie kumok. Kore ena enasiai, naa keret inkera oleng', mincho ibung' imoyiaritin nayau enkijape, okulie nayau virus.

Ore enasiai naasitai tene, nesiai e operation. Eopareti entankile peitaini enkerai. Ore enasiai na kisaidia ena oleng' tenkaraki ore tenelo netalaikine atijing'a aji vizuri, nakitaini enkerai, peiokoai maisha ena tankile, wenenkerai enye kiti.

Ore enasiai, naa keretisho oleng'. Keret iltung'anak limiidim atabai, ewueji natii sipitali. Ore esidano enasiai naa, ore nai pelo nitoning'o osesen ajo meesidae, nimiidim atabai sipitali, na kibake nilo ainyang'u irkeek, niwok. Naa kebakisho tena. Na kesidan oleng' sininche amu, ketiu ake enaa sipitali ai sapuk, amu ore irkeek naa kene itainyeki peei sipitali. Nitainyeki si sipitali peuni ene, petilakini aishoo iltamoyia.

Ore ena, naa enkitamoore oontankilen, enikuninpeiboori eishoi. Wenikuni peipankae familia, enaa eniyieu. Ore kuna tokiting naata tene, neetae anaji in plant, eetae enaji coil, neetae enaji profera. Ore kuna tokiting naa kakumok, na kisaidia iltung'anak peto inkera naidim aibung'a.